Kae e oichani waneno ka imuro chiemo ka itiyo koda kendono manyasani. Waneno ka oket chiemo mopogore opogore mosetok e bakunde ka oket e kendoni. Kendoni olos kod matofali mamiyo gi liet kendo konyogi mondo omi chiemo gi kik bed mangich kata kik bed mokwe mamiyo sama idwa chamgi biro yudo ka chiemo gi kendo pod liet ahinya. Mae en kendo manyasani kendo kendo ni konyo ahinya e yonoendo mar kugo yien ma itiyo go kendo omiyo itiyo koda yien matin kendo obudho gi mach ahinya

E pichani waneno ka jalni en jalno endo matemo kungo pesa ka otiyo koda gigoendo moyudo machiegni. Jlni notemo kungo pesa ne aluf achiel achiel mangeny momiyo sani pesane osebedo mangeny kendo koro samoro ochopo giko mar higa kata ochopo seche goendo modwa timo gimoro mane ochano timo gi pesa negi. Wayudo ka jalni oyaw kare mar keno kendo koro odwa golo pesa ne gi. Mae en yo mar kungo makonyo jogoendo ma onge kod akaunt e bengi kendo ginyalo kano pesa gi gi e yoo makare maonge ngat angata manyalo mulo pesa ma gikano kae. Yorni mar kungo konyo ahinya kendo miyo ngato sama odwa tiyo koda pesane to otiyo godo e yoo makare kendo ngato biro kano pesane kuom seche goendo eko ma odwaro mondo orom eka mondo otii gi pesane

E pichani wayudo gik makelo mor ma opogore opogore kotingo kanyo ka simu. Waneno ka jogi diyo simu kendo nyaka bedni gingiyo gino endo mamorogi ahinya e simu ni. Gigo mopogore opogore maginyalo yudo e simu mamiyogi mor kaka video kachiel koda wende ma opogore opogore. Bende pichani waneno bakul kachiel kod okombe, Nyalo bedo ni chiemo ma jogi chamo kata manie bakul miyo jii mor ahinya bang kagisechamo chiemo go eko. Bende waneno buge ma opogore opogore e wiye malo. Kendo buge gi dhano mopogore opogore somo, somo buk nyalo miyo ngato mor bang koseyudo sigana noendo mamiye mor ei bugno kata ngato nyalo puonjore gigo malongo e buge goeko. Gaset bende waneno e pichani, dhano nyalo somo gaset kendo miye mor ahinya bang ka osesomo gigo endo moneno e gaset kanyo. Bende odni waneno ka odus ahinya gi gigoendo ma opogore opogore. Gigo modus go ot nyalo miyo jogi obed koda mor ahinya

E pichani wanno nyamburko maduong mongere gi nying mar bus. Nyamburko ni konyo e ngima ma pile ka pile ka okonyo kowo dhano kowuok kumoro achiel nyaka kumoro machielo. Nyamburko ni nyalo tingo dhano kata nyalo tingo osigo. Nyamburko ni tingo jii mangeny ahinya kata osigo bend ekotingo tootingo mangeny ahinya. Nyamburko tiyo mapile kendo otiyo mapiyo moloyo dhano. Onyalo kowo gik moko kowuok, kowuok nyaka e okange mabor ahinya, kowuok kuma, kumoro achiel nyaka kumoro. Okonyo e wuodhe ma pile mag dhano. Omiyo dhano chopo mapiyo kanyoendo ma dhano dhiye maok olewo kendo nitie moko matiyo koda saa mamiyo dhano nyalo chopo mapiyo ahinya

E seche ma an kod penjo kaluore kod akaunt mara mar bengi, ahinya ahero tiyo kod yorego mag mbui mar penjo penjo ma an godo nimar an mabor koda bengi ma opogore opogore. Yore mag mbui nyalo miya ler ma achiel ka achiel kendo ler ma ahinya maber moloyo kachopo e bengi. Yore mag mbui chiwo ler e yoo ka yoo kendo gilerona tiend wach ma adwaro e yoo makare. Bende yore mag mbui okibi yudoe dhano mani kod ich wang ma opogore opogore, inyao dhi e bengi to iyudo jalno endo maok nikare kendo onyalo miyi ich wang marach ahinya. Yore mag mbui nyalo miyi kony makare ahinya kendo kony noendo mapiyo moloyo ka ichopo gi tiendi e bengino. Yore mag mbui miyo ngato angata kumoro amora ma entie nyalo bedo koda okang ma one kaka okonyore e yoo mapiyo ahinya moloyo ka ochop e bengi gi tiende

Ka anono tijni to aneno ka nitie nyathi moro ma wuoyi machalo nyathi skul matiyo tij pidho yien. Kendo ka anono tijni to aneno ka en tich noendo maber mar pidho yien. Pidho yien kendo rito yien kae pod otin mipidhe ma irite ma imiye manyuwa ma oromo kode manyaka obed maduong konyo ahinya nimar yien kosebedo maduong to inyalo ngade ma iuse ma itii kode tije mopogore opogore kar dwachi kaa koda kacha. Kendo tij pidho yien konyo ahinya e rito aluora. Aneno ka nyathini en nyathi ma ohero weche mag aluora kendo ema omiyo otemo rito aluora ne kokalo kuom pith mar yien. En tich maber ahinya pidho yien nikech yien konyo e ywayo koth kendo konyo e yore ma opogore opogore ka nitie nyaka yien moko mamiyowa olemo kendo nyalo miyowa chiemo mopogore opogore e yorewa mag kaa koda kacha pile ka pile

E pichani, waneno ka magi gin rowere kaachiel koda mine go eko mopuonjore kokalo kuom NGAF KENYA. NGAF KENYA en riwruok mano endo makelo rowere kanyakla kaachiel koda mine. Kendo NGAF KENYA temo mar mondo omi ojiw mine kaachiel koda rowere ni gin bende ginyalo yore mopogore opogore e pacho kae. NGAF KENYA be jiwo rowere e yore go eko mag tiyo matek. NGAF KENYA bende konyo rowere e yo mar kaa koda kacha e yore go eko mag omenda. Kendo gikonyo rowere kaachiel koda mine mar mondo oyud omenda ma gi nyalo chako godo ohala kata chakogo gino endo matin maginyalo timo manyalo konyogi mondo gidongre. Kendo kae, wayudo ni jogi ting'o badegi malo, mar temo dwoko penjo mipenjogi bang' ka osetieng'gi e yo makare kod riwruogno mar NGAF KENYA.

Mae en riwruok mochung ne weche goeko mag ngado osuru, kendo riwruogni ngato osuru kuom jotich ma opogore opogore matiyo e piny owacho mar Kenya kae. Mokuongo nyaka indikri ne riwruogni eka mondo ongiyi kaka ja Kenya noendo machulo osuru ne piny kenya. Bange jo riwruogni kata jo ng'ad osuru gi ng'ado usuru kaluore koda pesano ma iyudo e dwe ka dwe kata osara ma ngato yudo e dwe ka dwe. Gibiro ng'ado osuru e yore ma opogre opogore, Ka nitiere osuru goeko mag udi, nitie osuru goeko ming'ado kaluore koda pesa ma iyudo, nitie osuru goeko ma ingado kaluore koda nafas ma omiyi e tich kata e kambi ma intie. Gitemo neno ni jiduto tee ochulo osuru kendo ginyiso jii duto tee kagiler ne jii duto tee ni ber e chulo osuru kendo gipuonjo jii e yore ma kaa kod kacha maber mar chulo osuru kelo e piny Kenya kae

Eeeh, e kinde mokuongo mane atiyo tich mar uso rech ne en okang maber ahinya nimar jii mangeny ohero rech e pacho kae kendo jii mangeny chamo rech ahinya. E kinde mokuongo mane achako tich mar uso rech, jii mangeny nonyiew rech ahinya. Kendo tich mar uso rech en tijno endo makonyo ahinya nimar ogolo pesa mangeny ma ngato nyalo konyor egodo e ngimane ma pile pile. Mamani waneno ka uso rech ma ngeny ma opogore opogore kotingo kanyo rech mar mumi, rech mar ngege ,rech mar obambo, Kendo rech gi gin rech mamit ahinya kendo jii ma opogore opogore ohero rech ma opogore opogore. Rech iuso e yore ma opogore opogore kaluore koda kaka rech no rom. Rech madongo bechgi opogore kanyo kod rech goeko matindo .Kendo tijno endo mar uso rech en tijno maber ahinya kendo kelo pesa mangeny ahinya, nimar rech be konyo e yore mopogore opogore e del nimar rech en chiemo noendo mamiyo dend dhano nyalo gerore ahinya

Gikmoko mopogore opogore dhi nyime kar timo ohala mar China Square. Kae gikmoko kaka ohala timore kae. Wayudo ni e China Square iuso gik ohala go eko mowuok ka jo China kocha. Bende kar timo ohala ma jo China Square, iyudo giko eko mochuwe koda lwet dhano gi giko endo manyachon, ma jogo mowuok e pinje ma oko kata jogo endo manie pacho kae, nyalo biro neno kendo mor kod gigo endo magineno ahinya. Bende kar timo ohala mar China Square nikoda gigo eko mopogore opogore kanyo koting'o nyaka kwonde ma ji nyalo neno gigo eko mano timore chon mong'ere gi tho ngere kaka Museum. Kendo kamae ji nyalo nene gigo eko machon, mane otimore e piny China kaachiel kod gigo eko manie piny China madhi mbele gi nyime nyaka e kinde masani. Kit jo China kod timbegi be en ranyisi kendo achiel kuom gigo eko ma oket kendo ji nyalo neno e kar timo ohala mar China Square.